Anyalo puonjo ng'ato kaka onengo tim tijni e yo machalo kama. Mokwongo nyaka omany pesa nike tijni dwaro pesa. Tok koseyudo pesa to opur puodho ka pod chieng' rieny ma yugi kata buya manie puodhono otwo te. Asto oriti sama koth biro cha to ochak olok puodho. Koseloko to mondo onyiew kodhi mopuodhi. Kik okom kodhi manikomo chon cha. Maka ti yuto gi nipiny. Tok kosekome, to kik owe buya keth cham. Onego bed ni okomo to sama cham wuok cha to oikore mar doyo mondo mi oyud keyo maber. Kik odo ka buya oseketho cham. Mano e kaka anyalo puonjo ng'ato.

Achiel kuom gik makelo mor ma aneno kae gin yiende. Yiende kelo mor e yo machalo kama. Yien mako lowo ma ka koth ochwe to koth ok nyal ywayo lowo no. Tiendene mako lowo motegno. Mar ariyo ber kendo achiel ma yien kelo en ni oywayo koth. Kamopidhe yien mang'eny koth ohero chwe saka sa. Mar adek, aneno maua kae. Maua kelo mor nikech okelo omiyo aluora ma kanyo bedo maber. Mar adek, gin lum. Lum be kelo mor nikech jamni, kata le matindo nyalo yudo kama gichieme. Le kaka dhok gi diek. Kendo lum mantie kae bende, le matindo tindo mag bungu yudo kama ginyalo pondie ma ginyalo dakie ma gionge gi paro moro ni ng'ato nyalo lawo gi.

Kaneno gigi kae aneno afwoto. Aneno machunga. Aneno maembe. Gigi ber e yo machalo kama. Afwoto medo nwa remo kendo omedo pi be e dendwa. Machunga ka achiel gi maembe be okonyo e rego chiemo. Kendo gimiyo del bet mangima. Ng'a ma tiyokod olemo ma aneno e san kae gi ni gi ngima maber. Kendo kata tuoche ok ohero make.

Tich mar pur ni, e aluora wa itime mopogore gi maneno e picha ni. E aluora wa ikuongo ipuro. Kisepuro, tiweyo bura kata puodhono lowo no tuo. Kasto ichako iloke. Kiseloke, tirito koth. Kakoth onge, to ikunyo mtaro makano pi. Kisekunyo mtaro ma pi osewuokie, ka pok ichako pitho, tikawo pi tiolo e puodho no. Mano diere ma koth onge. To ka koth nitie, tikomo kata ipitho a pitha tok koth. E aluora wa itime e puro manyachon. Jituomo pi gi ndow kata kube ema iolonego cham gi pi.

Gik makelo mor ma aneno kae, mokwongo en maua. Maua miyo aluora bedo maber. Kendo nitie maua moko magolo harufu mamit kendo kama gintie kanyo dhano ohero kendo osiko dwa mana ni ibete saka sa kalure gi harufu mogolo mamit. Mar ariyo, maua bende mako lowo motegno maka koth ochwe to pi ok ywer lowo. Mar ariyo, maua kelo mor e yo machalo kama. Jo wagunda kata jo rochere kobiro neno maua gi to gimiyowa pesa. Kendo sama waseyudo pesa to webedo gi mor mang'eny nikech koro wanyalo loyo dwaro wa.

Sigana manyalo kelo kuom tijni, mokwongo ahero tijni. Chon kane pod adhi sikul, kaja klas aboro. Tok timo penj maduong', ma idonjo go e klas ochiko. Weche mag pesa ne chanda. Kendo ne achako tich mar puro e buo aora yala. Tijni napidho alot. Kendo tok dweche adek, alod ni nomiya pesa ma atero e sikul ma achulo go pesa mane idwaro e sikul mar higni ariyo. To tok tieko sikul ne sdhi mbele gi puro. Kendo puro no ema ogola oko ma nomiyo ayudo nyaka pesa ma agero go ot. Koro ahero tijni ahinya kendo anyalo jiwo kijende matindo manigi puodho but kama pi nitie ni kik gibed abeda. Gidhi, gilos puothe go giyud, mondo mi giyud pesa manyalo tok yudo pesa no tok gibibedo gi paro maricho mag dhi mayo ng'ato. Koro tijni ber ahinya.

Tijni itime kamae e aluora wa. Mokwongo, ibeto puodho. Tok kosebete, tichoko yugi mobet go tiwang'o. Kosewang'e tipuro diere ma pod chieng' nitie ka koth pok ochako. Kendo tok puro tiweyo lowo tuo. Seche ma koth koro chiegni ma dhano chiegni pitho. Tichak inuo pure kendo. Iwachooni iyore. Tok koseyore, to ka koth duogo aguoga ni i, tichako pithi. Ipitho, iweyo cham dongo. Kochopo kama koro buya osechako wuok e puodho. Ti chak idoye. Kosedoye timanyo manyiwa tiolo ne. Tok koseolne manyiwa tiweye kuom ndalomoko manyalo romo dweche ariyo. Tok dweche ariyo kor ka kendo ichako inuo doye. Bang'e tirito mana keyo.

Tijni mar pidho yien ni kod nengo e aluora warwa e yo machalo kama. Mokwongo yien gi kosebedo madongo to giywayo koth. Kendo sama koth ochwe e aluora marwa, cham kata cham dongo mapiyopiyo kendo chiek maber. Mar ariyo, tijni miyo aluora bedo maber ma jo jorochere nyalo biro neno neno kendo ka gineno to gimiyowa pesa. Mar adek, tijni nigi nengo machalo kama. Yien kosedongo tomako lowo bet motegno kendo ka koth ochwe to lowo gi pi ok nyal ywero. Kendo kama yien nitie bende ng'ich mit yweye diere ma chieng' rieny.

Gima biro e pacha mokwongo ka aneno tijni en ni diek miyo wa ber mang'eny mopogore opogore kendo gin gi nengo. Mokwongo diek chiethgi miyowa manyiwa. Diel kosepielo to chiethgi go ichoko kamoro. To kose kuok to watiyo go e komo kendo miyo cham dongo mapiyo piyo kendo nyak madongo dongo. Mar ariyo, diel koyang'e to omiyowa ring'o. Kendo mar ang'wen inyalo use to japith yudo pesa kendo loyo go shida ne. Samoyang'e to piende piende no inyalo usi ma dhilosgo gik mopogore opogore kaka wuoche.

O tijni oselokore e aluorawa e yo machalo kama. Chon chon ne ikunyo bur matut ma ji chope pi. To niyuayu pi gi tol. Bang' mano ne okel kisima ma koro igoyo gi lwedo. Bang' kinde moko kendo to koro okuny pi minyalo okuny bur ma golo pi minyalo go gi sola kata sitima. To sama koro wantie ma sani ni to koro oseywa pi kowuok e nam Victoria kendo pi koro ringe pipe ma kor gwenge wa nitie gi pi mang'eny. Kamoro amora nitie gi kama ji nyaloyude pi.

Gima timore kae en ni oyang' ring'o. Kendo omo ring'ogi mondo pige kata remo manikuome ochwer te. Nikech nitie jokmoko ma kochamo ring'o ma pi ok ochwer kuome kata remo ok orumo kuome te to ni gi shida maduong' e ngimagi. Mano e gima timore kae.

Riwruoge mag kungo gi hola mayudore ekor gwengewa konyo jo ohala matindo eyo machalo kama. Gimiyogoi pesa maginyalo gero godo ohalagi, kendo pesa miduoko kuom pesa mane gimiyicha, giketo ata malo matinie mar jiwo jopurgi, jo ohala, eh kendo gi jo ohala mag pur gipogo kothe kaachiel gi manyiwa maginyalo tiyogo to tok ka keyo kata cham ose chiek korka itero negi cham kata inyalo uso eh gigo mowuok e puodho kiduokogi kiduokogo e pesa mane gimiyi. Kendo nitie riwruoge moko mapogo ji gwen e grube. Kusebedo grube maji kusechopo kuseyudru dhano machopo piero abich to gidhi to udhi to gimiyou gwen kendo ubiro duoko mana pesa moro matin tok ka gwendugo osenyuol kata osebedo koromo chiem

Tijni ahere nikech omiyo ng'ama tiye bedo modich kendo ok bed gi paro moro mar dhi timo timbe maricho kata kwalo gik ng'ato mondo mi eka oyud pesa. Kendo ahero tijni nikech omiyo anyalo puonjo jogo makia makia kwang' makoro ging'e kendo gibe gidhi gipuonje jomoko.